Mĩaka ĩrĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo nayo, nĩguo ũheyo kandi ya kũmenyithanio wĩ mũkenya thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ mĩaka ikũmi na ĩnana. Mĩaka ikũmi na ĩnana nĩ ũkũheyo, tondũ waciarwo nĩ ũkũheyo, ũkũheyo birth certificate, waheyo birth certificate, ũgũthiĩ gwa ibandĩ na nĩguo ũkũheyo gĩbandĩ. Waheyo gĩbandĩ ona wathiĩ bũrũri ũngĩ kana mabũrũri marĩa tũrigainie, nĩ ũkũheyo, nĩ ũkũheyo, ona nĩ ũkũmenyekana umanĩte na Kenya, ũkamenyekana we wĩ mũkenya, wĩ mũikari wa Kenya na wĩ mũndũ mũgima, ona no wandĩkwo wĩra wĩna mĩaka ĩkũmi na ĩnana, wĩ muiganu tondũ we wĩ mũgima. Ũbatiĩ kũheyo kandi ya kũmenyithio bũrũri-inĩ wĩna mĩaka ikũmi na ĩnana. Nayo kandi nĩyo ĩtagwo gĩbandĩ, ĩyo nĩyo ũbatiĩ kũheyo. na ĩyo nĩyo tũwĩ thĩiniĩ wa Kenya. Gĩbandĩ nĩkĩo gĩa bata, ũgakorwo wĩ mũkenya.